Gima olier kaeni kang'iye to aneno ni en ring'o mosegol pien. En chiaye mosegol pien minyalo tedi. Ring'o kidwa tedo itede eyore mopogore opogore. Jomoko chiele, jomoko chiele kaf makoro oonge kod kado jomoko be lose man gi kado. Koro kidwa loso man gi kado, tikawo chiemo ting'ado, kaeto iluoko, kaeto ikawo tiketo eke imoko mach iketo ei sufuria kiseluoko kaeto iketo ekendo. To ochuakore mapige ka tuo kaeto kokibiro keto nyanya, mo kod kitungu tiloko maber ma gika tore duto te. Ka gigi osetoe mowinjore ma nyanya orumo eiye, motore mobedo mayom to ibiro kawo pi tiole tchako ikawo ichuako ma popni kakoro iloso soup makata nyithindo matindo nyalo chamo. Koro iweye ma ochak opopni malong'o ekendo eka bang'e ibiro gole.